Niĩ ndĩ ta mũrĩmi, kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma menye kana magetha makwa mena wagĩrĩru mwega nĩ kũringana na magetha marĩa ndagetha ta rĩngĩ tuge nĩ kĩmera kĩu ona kana mweri ũcio, ona kana mwaka wĩ wothe. Angĩkorwo ndĩna kĩmera kĩnene, ũguo nĩ kuga magetha makwa nĩ mega. Ona ningĩ nĩ mbei ĩrĩa magetha makwa maragũrwo nayo, angĩkorwo nĩmaragũrwo na mbei njega, ũguo nĩ kuga magetha makwa mararĩ mega nĩkĩo marendwo nĩ andũ aingĩ.

Mĩmera ta mbembe na mboco kaingĩ nĩikũranagĩra hamwe, na nĩitaithanagia, tarĩu mbembe nĩiheaga mboco kĩruru, nĩtha cigacigirĩrĩria kũhĩa mũno nĩ riũa. Ona ningĩ, mĩmera ĩngĩ ta waru, ona mboco ona mbembe, noĩkũranĩre hamwe, nĩgetha ĩgataithania harĩ kũheana indo iria ciabata, ona ĩgatũmĩra indo iria cirĩ tĩri-inĩ hamwe, ona thumu ũgatũmĩrwo ũtarĩ mũingĩ.

Andũ a rũrĩrĩ makũngũagĩra ikinya rĩa bata ta gũciarwo rĩrĩa mathiaga kũona mwana kwĩ ũrĩa ũragĩire mwana magathĩĩ na cũrũ wa mũkio ona ningĩ makagũra iheo ĩngĩ ona ningĩ nĩmakuaga indo cia mĩgũnda ta mbembe ona marigũ ona marenge. Makinya kuũ nĩmaina nyĩmbo njega na cia gũkũngũĩra ona ningĩ nĩgũkoragwo na ũkũngũĩri wa kũhe mwana rĩtwa ona ningĩ kũmũruta nja ona ningĩ gũkũngũĩra nyina mũciari wa mwana ũcio.

Rĩrĩa ndĩna thĩna, wa kũingĩra bengi ngĩtũmĩra thimũ yakwa, no ngerie gwetha ũteithio kuuma kũrĩ arata, arĩa makoragwo na bengi ta ĩyo ndĩmorie ka no mahote kũndeithia. Ingĩaga kũhoteka gũteithĩka, no thiĩ bengi-inĩ ndĩmere, ndĩmerethere thĩna ũrĩa ndĩnaguo, na makorwo a kũndeithia hote kũingĩra bengi-inĩ yakwa.

Kĩndũ kĩrĩa gĩcangĩire mbembe kwagĩra nĩ mũthemba wa mbembe ĩrĩa ndahũthĩrire, angĩkorwo nĩ mbembe njega namo magetha magakorwo marĩ mega. Ũndũ ũngĩ nĩ kũringana na mũgũnda harĩa ndahandire mbegũ ciakwa, angĩkorwo mũgũnda ũcio nĩ mũnoru ũgwo nĩ kuuga magetha makwa nĩmagakorwo me maingĩ ona me mega, tondũ mbembe icio nĩ igũkũra wega. Ũndũ ũngĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa ndahũthĩrire kũhanda, kĩndũ ta thumu ona kana bataraitha. Bataraitha, ũkĩhũthĩra bataraitha njega na thumu mwega na mũingĩ nĩ iteithagia mũno harĩ kũongerera magetha maku, ona gũtigĩrĩra mbembe yaku nĩyakorwo ĩrĩ njega.

Kambuni nene ya KTDA, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire ũrĩmi na ũkũria wa macani ,ndĩreciria noikorwo cionete umithio mwena-inĩ wa ũrĩmi, tondũ macani nĩmakoretwo makĩingĩha na gĩkĩro kĩnene mĩeri ĩhetũkĩte. Kambuni ĩngĩ nĩ kambuni ya kahũa, kahũa nĩgakoragwo karĩ kega ona kahinda kahĩtũkĩte arĩmi nĩmakoretwo na maumĩrĩra mega ma kahũa na magatua merutanĩirie, ona magakamenyerera kũrĩa kũramahe maumĩrĩra mega. Ona kambuni ĩrĩa ĩkũragia mũceere, mũceere nĩ ũkoretwo ũgĩĩka wega icigo-inĩ itiganĩte na kwoguo ndĩreciria kambuni imwe cia icio nĩcionete maumĩrĩra mega.

Kenya nĩkũrĩ bengi itiganĩte iria iheanaga ngombo na marĩhi manini, tarĩu nĩkũrĩ bengi ya Equity, ona bengi ya Kcb. Bengi icio nĩ iheaga andũ ao ngombo arĩa meyandĩkithĩtie nao na marĩhi manini. Ona ningĩ bengi ya Family iria cĩkoragwo ciĩyandĩkĩthĩtie na bengi nene ya Kenya.